Mokwongo adhi kono dereva kaka msika ne chal, adhi kone ni msika ok aneno ei gari. Adhi pimone kama ne aidhogo gari kendo kaka msikano ne chal.

Mokwongo migawogi konyo e kelo puonj ne jopiny mondo ging'e ber mar nyithindo dhi skul. Mar ariyo, riwruogegi katiyo kod migawo mopogore mag sirikal konyo e chwalo ripot ne sirikal kaluwore kod weche manyalo ketho ratich nyithindo mag somo.

Mokwongo adhi kone nengo mar ot. Bang'e tadhi pimone ber mar dak kanyo kaka stima ,pi ,arita kendo adhi pimone shida ma wan go kaka jodak man kanyo kaka yore machopo kanyo, kod kwe manitie.

Mokwongo, riwruogegi temo puonjo jopiny mondo ong'e ber mar rito kor lwasi. Mar ariyo, riwruogegi temo kelo weche machalo kaka mwandu kaka pesa mondo okony e rito kor lwasi kaka ginyalo biro gi yiende mondo opidhi, kata mar adek, riwruogegi konyo ebiro gi chike machalo policies mondo okony erito kor lwasi.

Wuon landi kodonjo e twak kuom medo nengo mar udi, mokwongo, onego pimni ang'o momiyo omedo nengo. Mar ariyo, onego opimni ute imedo gi pesadi. Mar adek en ni metono chakore kar ang'o, to ber mane ma jodak e udigi dhi nwang'o koluwore kod metoni.

Mokwongo mondo nyasini obed makende, onego nyathineni obed gi osiepene. Oluong osiepe nyathineni mondo okonye sa nyasi, mondo obed kode. Mar ariyo, onyiew gik mamoro wang' kaka balun mondo oket kanyo. Halafu mar adek, omany japicha mondo okonye e goyo picha ma ibiro kan ma ibiro pargo ndalono.

Riwruoge ma kamago nyalo puonjo ji e bura mondo ging'e ber mar rito alwora kod kwe. Mar ariyo, riwruoge makamagigi nyalo riwore gi migawo mopogore opogore mondo gikel chike manyalo miyo alwora mondo oriti. Mar adek, riwruogegi nyalo tiyo mane ni chike moketigo oluw motiyo maber.

Ero kamano kuom rwaka e otel, an bende amor donjo ka. an thuolo. Ageno ni pi nitiere maliet e baf kendo chiemo be nitie maliet, koko be ageno ni onge magore e alwora sa nindo. Ka an gi wach mora mora tabiro pimo nu. Erokamano ahinya.

Mokwongo adhi ting'o ring'ono adoggo e supermarket kating'o nyaka receipt mana nyiewego, mano miyago. Kachopo e sto, adhi penjo jatelo man kanyo, maneja kata ng'amo telone kastamas. Mar adek, adhi pimo negi gima neno gi ring'ono. Adhi tang'o negi ring'ono mondo gin be gine. Ok adhi gogo koko, adhi mana pimo negi mos bang' mano tadhi konogi mondo gikonya ka ginyalo dwokona pesa ,katek to gimiya moro maber, to adhi temo mondo sama wawuoyoni, mondo a record twak ma wan go kodgi no.

Chulo fees mar skunde kitimo dichiel e higa, aneno ni ber nikech ma dhikonyo sirikand kaonti e go kwano kata ma waluongo ni budgeting kendo odhi konyo kata skunde e pango tich maber mar pesani . Mar ariyo, ber gini en ni odhi konyo kata nyithindo masomo e ng'eyo adieri, ok ibed gi geno ni pesa nyalo biro kata ok bi. Kokiyude to isagolo pachi kanyo ing'i kaka idhi mbele. Koro aneno ni ma paro maber ma dhi konyo sirikand piny owacho ma Kiambu to gi jopiny. Kata sikunde be nyalo goyo kwano maber gi pesa ma ichiwo no.

Idhi nade, koro huduma namba en namba ma sirikal miyo ji ,ma oting'o giki duto te, kamoro achiel. Nambani kabila kipande, nambani mar thieth ma iluongo ni NHIF kata NSSF iketogi kamoro achiel. Koro okonyo sirikal sama idwaro timo applications moko kata kidwaro passport kata kidwaro kar thieth, okonyi nikech giki te okan kamoro achiel to imiyoji nono. Koro okonyo sirikal e keto tich bedo mayot ne jopiny, to gini e ,giki te ma opandi, onge, giki te okan maber maonge ng'ama idhi tang'ne mopogore mana gi ng'ama onego oti kode. In gi penjo mora kora.

Idhi nade. Machiegni e dukana mar kompyuta. Kar kae adhi konyi mondo i apply HELB. asekonyo ji mathoth kendo giseyudo HELB makata in adhi konyi mondo iyud mari. Koro mondo tich obed mayot, onego wachak achaka. Be in gi satifiketni mar KCSE to gi kipande ni. Iseyawo bank account?. Aya mano kare koro tich yot, koro indeks ni mar KCSEno ema adhi tiyogo, alafu gik modong' inyalo pong'o bang'e kiongego. Koro we wadonj e portal mar jo HELB alafu ma en mae, koro abiro kamondik ni students portal alafu akonyi mana apply.

Kanyakla mar joma kwedo piny owacho biro chako sero ombulu mar yiero mabiro e giko higa. Ma en kaluwore gi chike moketi matayo yiero mar Kenya kar kae moket gi IEBC. Manyiso ni higa manyien maen twenty twenty six biro bedo higa mogik alafu yiero timore e higa maluwe twenty twenty seven. Koro joma kwedo piny owacho motelnegi gi Rigathi Gachagua kod Kalonzo gini biro chako wuotho ir jopiny e kisera mar ombulu ka gikwayo jopiny mondo ogoch negi kagineno sirkal masani kata piny owacho masani tich otamo kendo ngima mar ngima tek ne jopiny.

Mokwongo adhi yiero sa mowinjore kendo kama ber mondo walose. Bang' mano to adhi pimone ni wachne mar gope ma en go ni, aneno ka chanda tang'eni en be chande, koro bang' mano tadhi winje mos, to ok adhi chalo ng'ama gone koko. Alafu wadhi wuoyo makata ka an an gi mbakana moro mar pesa manosechanda chien, adhi pimone kendo wadhi temo paro yore monyalo konyrego. Koro, adhi mana, kachako tadhi wuoyo matin, tadhi bedo gi horruok mondo awinje maber. Koro adhi temo kelone puonj moro kata kaka itiyo gi pesa ,alafu be wadhi temo ng'iyo ane yorege mag tiyo gi pesa kanitiere gimoro madipo ni chande mapok owacho. Bang' mano to adhi kone mondo obed thuolo.

Bura miyalo ma kamae, ka timre e kot, Mokwongo judge ema dhi wuoyo, judge wuoyo mokwongo kapimo kes man kanyono. Koro burano odhi wacho nambane ,osomo, kendo mowach kama lobno nitiere gi pesa mar lobno. Koro bang' mano, odhi luongo ng'ama dhi mbele gi wach, jang'ad bura ema chako wuoyo, bang' mano to koro prosecutor nyalo donjo kajiwo wach mantiere kar kaeni kowacho ni lobno nokwal, lobno noyaki. Bang' mano to okil mar defendant be dhi biro to wuoyo katemo wachoni lowono ok oyaki kendo nonyiewe mana e yo mowinjore. Koro en aena gimadhi dhi mbele nyaka giko, to notes be indiko e iye kanyo ma kes dhi adhiya mbele ma winji ma kata ka chieng' moro koko rumo chieng'no tibro land odiochieng' miwinje kendo.

Idhi nade. An be angima to nalimi kae, nadwa mana napimni mana ber mar cheko ngima jamni kinde ka kinde. Ang'eni kaka japur, ing'iyo weche mang'eny kaka yuto, pesa mitiyogo kuom jambi, lakini ber cheko ngima chiaye kinde ka kinde nikech mae nyalo konyo yudo tuoche ,fwenyo tuoche chon kapok gibiro ma gihinyoni jamni, manyalo keloni lal mang'eny kendo ang'eni kichako thieth ni ithiedhogi chon, biro miyo gidak maber kendo yutoni nyalo medore nikech ngimagi ber. Koro ber ka ing'iyo, ilwonga samoro ing'iyo ngimagi mondo kata ka tuo moro, nitiere matuwo, tinyalo thiedhe mondo kik ohiny jowetegi kata tuoneni kik landre., Ma nyalo konyi kendo nweng'oni biro yudore. Kik ing'i pesa mitiyogo sani nikech sani inyalo tiyogi pesa mana matin tu mana mar ng'iyo ngimagi kata mar thieth. Ohingo asara minyalo yudo kiweyo aweya.

Mae paro maber kabisa ka twak duto mag bunge, idhi ket e ayanga. Nikech ma mokwongo dhi miyo adieri bedo e weche telo, jopiny dhi ng'eyo gima dhi mblele ,weche te manie twak e bunge, jopiny dhi ng'eyo, kendo gidhi neno jotendgi kaka tiyo negi. Koro mae en paro maber kata obedi aneno ka kumachielo, odhi miyo jotelo ma sana sana wabunge, nyalo wuondore e wang' tv kakoro giweyo weche matek tek, ok gidwa ni giketi e bunge. Koro ober, ber ema ng'eny kendo en paro monego chakre. Rachne tin.

Udhi nade jopur. Erokamano uru kuom bedo kar kae, koro adwa pimonu mokwongo gima ating'oni en mar pimo ng'ich manitiere ei lwasi. Dhongere dende ni hygrometer. Koro mae gima onego ung'e kabisa nikech ka ung'eyo ng'ich manitiere ei lawsi, nyalo konyo e puro cham mopogore opogore kaka bando, nyanya, skuma kendo nyalo miyo ugeng' tuoche kata kute manyalo kethonu chiemo. Koro ng'eyo ng'ich mane i lwasi bende konyo e kano bando, koro mae puonj monego uwinj ahinya kendo adwa napimnu kaka utime gi gima ating'o ma ilwongo ni hygrometer ni, machiegni uru.

Ero uru kamano kuom chopo Fort Jesus, koro Fort Jesusni en gima osebudho ka ahinya. Nogere higni machon kabisa, sani koro higni mokalo miya abich osekalo nyaka ne gere. Koro en Mombasaka, kendo kama ne intiereni e kama ne jo uso mag waswahili, jolwenya ma jo Portuguese gi jo Uman nobedo kadhawo karka kuom higni mathoth ahinya. Inyalo mule mondo iwinji, iwinj kaka ochalo. En kamaber ahinya. Koro kar kae, gimomiyo nogere en ni jo portuguese ema nogere, koro gin ema ne gidwaroni, ne en aena gik kedo mag lweny tu. Koro inyalo neno ka ogere malo mita adek, wadhi uru gi kocha mondo unene maber.

Koro baba, e-citizenni, ma en kama koro yor mbui mar yudo gimora mora minyalo dwaro, kaka wachni ka idwaro kata goos conduct ma polis miyi kata kidwaro tich kamoro, idhi donja donja e-citizenka, to indiko kwayoni, tidhi manakoni chieng' ma idhi kapolis mondo okaw finger prints ni. Koro e-citizenni oting'o gimora mora kata kidwaro passport kata kidwaro ndiko kampunini manyien, gite itimo i e-citizen ka. Koro kidwa donje, tikawo akawa simu kata mana kompyuta, bora ni in gi internet, to idiyo ka, ineno kaka kar kae, idiyo ka ting'iyo gigo te, nyaka weche mag kaonti, gigo te nitiere e-citizenka. Koro e-citizenni, en oting'o gige sirikal te, oketgi e kamoro achiel e mbui. Koro en gimoro momiyo tij sirikal koro yot, okonyo koro wuoth moro mang'eny ni nyaka idhi e ofisni, idhi e ofisni, ong'adoni. Gigo te itimo atima kar ka kibet ei ot.

Mokwongo kasegocho ne gi, adhi pimonegi ni an ng'ama kama. Adhi mana wuoyo mos kendo adhi kono gi ni adhi pimonegi gimomiyo agocho. Adhi konogi ni afwenyo ni pesa moro ning'adi e akount na. Kendo adhi pimonegi akount namba na no. Koro adhi kone kiwango mar pesa mane afweny nong'adi gi chieng' mafwenye. Koro bang' mano to adhi mana penjo gi mondo gipim na ane gimomiyo pesa ni ong'adi. Kendo adhi winjo maler ng'eto no. Koro ka en gima samoro wiya nowilgo to adhi winjo. To ka en gima ok donji, gima ochochni to adhi pimonegi mondo giduoki kendo adhi kwayogi mondo gipimna sama pesa no oseduoki.

Nueng'o man piny ne jokenyani aneno ka medo thiro piny nikech ngima sani obed matek ok Kenya ka lakini piny ngima. Koro nueng'o kani piny jomoko iyudo ni kata chiemo michamo gik miluongo ni basic needs okginyal chiwo, nyithindo okginyal puonjo maber, mae gima nyathi kaok ochiemo kata maber to iyudo ni kata kodhi skul okonya somo maber, nyathi koksomo maber bang'e iyudo ka ngimane oknya bedo maber, koro iyudo ni gini medo mana thiro piny koro nueng'o janyuol ka ber kata nueng'o jopiny, ji nyalo temo ginene kata sombgi, ng'ato okwe somo gi nus ni pesa otame. Koro nueng'o ka ber dhano nyalo chiemo maber dhano yudo teko mar tiyo to dhano gero pinygi, to nueng'o kanipiny, ng'ama onge nueng'o sanasana ojende dhi donjo e tabia moko mokdonji nyiri nyalo donje tabia moko mag chode, chwo be donje gikmoko malalonegi paro nikech nueng'o ni piny kata iyudo ni onge.

Kar chwalo yuak ma ok chul ne en paro maber lakini piny wa makenya kaka wang'eye, mibadhi ng'enye, koro iyudo ni mibadhi man kar kani ok dhi miyo gini oti maber. Koro iyudo ni kar kaeni ero oyawe, ma iyudoni chudo onge, lakini kata kanyo jomatiyo kanyogi idhi yudo ni pesa ok giyud moro mochimo yo mondo gitini jopiny maber, koro inyalo yudoni joma ochwalo ywak gi, ikelo ywakni lakini mondo nyingi opandi maber, ng'ato pod dhi, inyalo yudo ni nyingi ema owuok oko, ni in ema nikelo ywakni, alafu kar ka mibadhi be dhi chako donje, koro iyudoni mibadhi kochako donje, ng'ama onge pesa mondo oyud tich maler onge.